Tich pidho alot oselokore kowuok e tiyo gi yore mapile mag pidho alot. Kendo kawuono, itiyo kodgi eyore matekogi ng'eny, matiyo maber kendo siko. Jopur sani tiyo gi gige tich koda masinde manyasani, kendo mano osemiyo tich lwedo ose odok chien. Kodhi ma nyago maber kendo mageng'o tuoche, ema itiyogo ahinya, kaachiel gi manyiwa mag chemical.

Luok puga mar chak maler kasto ikete otuo. Ket chak kama ng'ich kata ti gi baraf eduoko liet mare piny. Lor wi puga mar chak motegno, mondo ogeng' chilo kod kute kik donj eiye. Ket puga mar chak e kama oting'ore malo, kata kama ng'ich mondo kik okethre.

Ne ayudo masin mar konyo e tije loch piny manyasani mayudore e Uduma. Bang'e ne adonjo e websait mara mar iTax kasto adonjo e akaont mara. Kendo ne adhi kare mar dwoko kasto ayiero yo ma aduoko godo. Kasto ne andiko weche madwarore ka achiwo duoko, bange, ne ayiero tieko chenro mara.

Aneno ja nyiepo kaachiel gi jogo makonyo jonyiepo matiyo ne jo airtel. Nengo magin godo en kaka, chiwo weche ewi pesa manie akaont, ng'iepo kod kaka itiyo gi seche malendogo. Chiwo kony kuom kaka inyalo tiyo, kata weyo tiyo gi tije kaka bandles kod roaming. Lando niji weche mag ohala, gik michiwo kod gik manyien. Geng'o mibadhi kendo konyo eyoo yudo omenda manie akaont ni. Kaachiel kod chiwo kony makende ne jo ohala mag airtel ka gichiwo negi yore mag konyogi.

Ne atiyo kod ong'ue yamo mara mar lwedo, eoro ote kokalo kuom ap mar whatsapp, kane ayiero ng'at mane adwaro tudorago, kas to andiko weche mane adwaro ni aorne. Bang'e ne adiyo kama ondik ni or. Mar ariyo, ne atiyo kode kuom kowo imel. Ne ayawo chenro mar imel, bang'e ne aketo imel mar ng'ato mane adwaro orone kasto ne andiko weche mane adwaro orone, bang'e ne adiyo or. Kendo ne atiyo kode ewuoyo kod ng'ato ka atudora kode eyor simu. Ne ayawo program mar telephone, kasto ne adiyo namba ne, bang'e ne adiyo kama ondik ni tudri, kasto ne wawuoyo kode. Mogik, ne atiyo kode ka agoyo picha. Ne ayawo ap mar camera, bang'e ne achiko wang picha kang'iya, kasto ne adiyo kama ne ondikni ni capture. Bang'e ne ase tieko goyo pichana.

Tang' mar bedo jakanyo mar sirkal, inyisowa ni chulo osuru en tang' mar sirkal. Dwarruok mar chiwo duoko mag osuru, kapok tarik orumo mondo kik okel kum. Yore minyalo tiyogo echulo osuru maok ochuno ni idhi e ofis mag KRA. Ber mar bedo jaratiro eweche mag pesa, dongruok mag sirkal egero nderni, osuptende, sikunde kod tije mamoko mag sirkal. Geng'o kum mar gana ariyo mar wich wil mar duoko osuru.

Ogoyo simu kowuoyo gi ng'at moro eyoo maratiro. Kendo onyise buge monego onyiew. Gi ekindeno, bende otiyo gi laptop ne eiko, kendo oro barua mar email moting'o piche mag buge kaachiel gi weche kaka nying gi, jondiko gi kod kwan mar buge madwarore. Sama ochiko ite ne dwoko ma janyiepo chiwo, en oruwo ng'iyo weche manie bajet kendo oneno kaka nitie gik madwarore ebajet. Nenore ni janyiepo oyudo buge mowinjore maonge achuna.

Anyise mondo oyaw app mar Eazzy banking e simbe. Donj kitiyo gi PIN mari, kain e otas ket e payment kata e paybill. Yier kata pesa midwaro chulo kaka stima, kata mana mar TV kata mar pi. Yier nying ng'ato mabiro golo pesa go, kata many nying kaka Kenya Power, mano kidwachulo stima. Ket namba mari mar akaont kaka namba mar mita. Ndik kwan pesa midwaro chulo, non nyadiriyo nying ng'at mane ogolo pesa no kod namba mor mar akaont. Yier chudo, ket PIN mari mondo iyie ohala. Ibiro yudo ote mar neno ni oseng'ad ne ng'ato pesa ne.

Mokuongo, aparo dongruok kod thuolo mar chopo. Nyiso ni sirkal kata oganda, tiyo matek mondo gimed dongruok eyore mag gedo, to moloyo, e gwenge maboyo kata kuonde ma dongruok tinie. Bugo yo miyo wuotho bedo mayot niji, gige ohala kod tije mamoko kata obedo ni yorno pok orumo chuth. Mar ariyo, aneno dongruok kod thuolo mantie. Kinde mang'eny, loso ndara en gima nyiso ni yo moro chiegni lokore. Kendo mano nyalo miyo ohala obed maber e aluorano. Tudo gwenge gi chiro kendo miyo ji obedgi thuolo mar dhi e skunde kod kuonde thieth.

Ne amor gi kaka SACCO notimona mapiyo, gi kwayo mane akwayo mar olo pesa. Kendo bang' kinde machuok, pesano ne odonjo e akaont mara. Ne gichiwo pesano, e kinde ma ne an gi dwaro, yudo pesa ma ne anyalo konyo e loyo weche moko ma ne chanda. Chenro mar Safaricom bende, ne omiya thuolo mar ng'eyo chal mar loan mara, e yo mayot kokalo kuom simu, ma ne omiyo weche duto obedo mayot, kendo obedo maber. Kuom mano, olo pesa e Safaricom limited SACCO osekonya ainya e yore na mag yuto. Ne ok okonya mana chopo chenro ma ne an godo, gie sechego, kindeno. To bende ne opuonja ber mar kano pesa, e seche ma ok adwar tiyo kode e yo mariek, kendo nyieo gikmoko e yo maluor.

Gima nokuongo biro e pacha ne en dongruok kod berne. Ose nyiso ni sirkal tiyo gi teknoloji emiyo yor mag rito ngima ji obed mayot. Kendo miyo pesa okal mapiyo, eyo maber, kendo eyo maratiro. Okang' mar jiwo jomayudo kony mondo ondik kwan mar Safaricom, bende en gima winjore. Kaa kang'iyo kaka m-pesa chopo kuonde mang'eny, kinde ma ji chandore ahinya kaok nyal yudo konyruok go. Tinde ni joma oti, joma nigi midhiero kod midekre mopogore opogore, kendo joma ok nyal konyo, nyalo yudo pesagi achiel kachiel maok ochuno ni nyaka giwuoth mabor, ka girito kuom seche mang'eny. Kata kamano, aparo bende pek ma joma yudo kony nyalo romo go. To moloyo, jogo ma ok olony etiyo kod teknoloji mopogore opogore, kaachiel gi kuonde maonge network mar intanet.

Riembo ndiga ok en mana gima miyo ng'ato bedo gi mor kende,,to bende okonyo ahinya emiyo ng'ato obed gi ngima maber. Miyo dendi obed motegno, kendo miyo ng'ato obed gi nyalo mar wuotho. En tim mar rieyo del, ma ok kel hinyruok mang'eny, kendo mowinjore gi joma hikgi opogore opogore. Mopogore gi rito ngima ng'ato, riembo ndiga en yo maber mar wuotho ma ok keth aluora. Mano miyo muya ok kethre, kendo miyo mutokni ok kal aluora ahinya. Riembo ndiga bende miyo ng'ato bedo gi paro maber kendo duoko parruok chien. Kata bende ni en wuoth machuok, onyalo konyo ng'ato bedo gi paro maler, kendo bedo gi chuny mokwe. Timo kamano miyo ng'ato bedo thuolo owuon, ok ochul pesa mang'eny enengo mar mauta, kod wuotho.